Apaya mar Nairobi express way nikod kuonde chudo mar mbui. Mondo mi indik nyamburko ni kata i register mar ETC ma en electronic toll collection ibro dwaro ni mondo iyaw mbu iyaw akaunt ni e mbui ki ilo ka idonjo gi website mar nairobi express way. Aeto kiseyawo akaunt to ibiro ndiko ID ni ma en kitambulisho . Kisendiko mano tibiro ndiko namba mar simo, bang' mano ibiro dwaro ni mondo ichul pes pesa mar ndikruok ma en siling mia adek prauchiel. Bang'e no ibiro nyiewo point mag siling alufa riyo . Koro mano nysio ni mondo mi indikri nyaki bed gi silingi alufu ariyo mia adek gi prauchiel siling mag kenya.

Ka itayo chenro e paw oganda kaka mar ohuru park otese ma onego ibedgio gin kaka barua manyiso ni chik mar Nairobi city county oyieni timo ohala kar kanyo. Barua mar ariyo en ni nyaka ibed gi barua mar arita manyiso ni sirikal mar kaunti ma Narobi ochiwone mwandu ni miuso ka arita makata kaponi gimoro otimoreni mwandu ni okethore, inyalo miyi fidia inyalo miyi inyalo chuli gigo mokethiore eiye kanyo.